Ajo taa ashe oleng olainining'oni lai le ena saa, tenakata sidia nikigira aponu aitengena arashu ayiolou imbaa naara are ashu nabo, ekipuo naa aisim esuali e enakata najo inchere kanyio eyau enkinasata endaa arashu ntokitin neitu ejo oldakitari too ntuan. Nikingas ayiolou ajo kakwa kengai nena naaji ntuan, ore ninye nedukuya naa ore ntuan naa kake naa ntasati ake kuna netu eisho ashu kuna ake nataa etinyikatie ake peeisho, naa keatae naa oshi nebaya intasati eweji neisho, kelelek naa oshi naa keifaa peenya naa keatae inkule naa kemikini ashu kejokini eminya amu keyau naa imbaa napaash pasha tiatua osesen lenye naa keidimai naa inya keitobir osesen lenye. Ketii imbaa napaashpaasha oleng naidim ayau too intuani tenenya endaa kake eitiaka oldakitari pemenya ninche inchere keyau imbaa, keata imbaa nayau tiatua osesen lenye naaku keidim aidiria ekedim ainyala osesen lenye. Ore nai te imbaa naijo nena naa keyeu naa entuan naa keyeu nenya endaa oleng natii ,natii ake kuna ntokitin tenaa kuna fitamin naa keret osesen lenye peetum engolon amu iyiolo ajo ore te nkata eishoi naaku ketumiy engufu oleng naa keyeu nenya.

Kajo taa ashe olaininingoni lai lenasaa, eh ashe oleng pee kingila ainininguno ashe enkae kata sidai nikinyakita ainininguno, aitengena imbaa naara are ashu, nabo ,nikipwo,,naa ayiolou ajo kainyioo ikilikuanaki iyiok ashu, kainyioo taata kipwo aimaki tena saa kipwo aimaki imbaa naara are, ashu, nabo ashu uni. Nikipwo aisum swali najo nchere, kainyioo nalotu indamunot tenidol ena, ore naa tenikingor ena pisha, ore ena pisha, nikidolita nchere ketii imbaa nagira aasa arashu ketii imbaa nayieuni too naaji neasi kulingana ena pisha. Ore ena pisha nitolita iyiok kigero naake knec requirement ore knec requirement naa etoki naa keyieuni kulo lopisaani lemitahani ashu kulo opisaani kuloo botorok lemitahani ashu kulo duo loitasheki mitihanini ashu kuna mitihanini sapukin, neaku kejito kainyioo eyieuni naaji enaa enkerai arashu enkerai naiima kainyioo eyieuni naaji niasi pee itumoki naaji anoto ashu peyie itumoki ategulu sukuul nayieu nelo neaku ore kulo naa lopisaani laa ninche nikigelaki, ninche likigelaki sukuul nalo enkerai ino arashu ninche likiliki sukuul nigelu arashu niya enkerai ino amu ore ake pee idip enkerai enkisuma egasi eloito ekae gasi naa ninche likiliki ah shoto elo enkerai ino arashi.

Kaidim atolimu Ajo kainyio nagira asaa Tena pisha tenijo asipu oleng ena pisha nidol njere Ajo keetae elopisani lee health ashu kulo opisani lee afya loyetuo amanaa akeyie too sipitalini mbae nagira asaa tenkop ang ashu tolosho Lang lee Kenya amu tenijo aing'or ene naa sipitali ewueji nebakieki ilntamuoyia ore naa pijo asipu kiata ildakitarini lang nikiata ilntamuoyia to ruatin enye kibala Ajo kegirai abaak ashu ewueji ebaare neeku ore kulo naa loopisani kulo lee sirkali looyetuo amanaa too sipitalini ayiolou Ajo kainyio naagira asaa nishopote naa Kuna tokitin naripisho ashu Kuna tokitin narip iyiok pee Mikitum emoyiaritin najii mask

Ore naa tee nduata ai ashu too nkwapii naingua naa kaidim atejo olee mee sapuk arashuu mengas atii amu enepu Ajo keton eitu ebaya ositima ashu keton etaa ositima changamoto oleng keton Eton eitu kitum maendeleo ositima

Ashe taa olaininingoni loi lenasaa likimgira ainining tewoi nitii kijito ashe oleng kipuo aitengena mbaa are ashu uni tenaolong nekipuo ayilou ajo kanyio nagira aasa tenewueji nikipuo aijibu swalu naikilikwanaki yiok tenaolong ore tenapisha enaalong nitaduakaki yiok ajo ekiata oshi nkiwanjani napaasha kiata enkiwanja enkiguran onkejek nikiata enenkiguran onkaik ekiata akeyie enkiguran nabaya kumok oleng naa ore na inepu ajo kepaaha amu ore tosukulini araahu towuejitin naijo sukulini na ekiata nkiwanjani enkiguran napaasha enkiguran onkaik onkejek arashu enkiguran onkaik neaku ore embae etipat oleng na kesidai embae sidai oleng amu kejo swali kanyio pa enetipat enasiai oleng na enetipat enabae oleng amu keret na seseni lang petumoki ake ainoto eseriani amu tenias mazoezi na ketuk osesen biotisho tenitobiri

Ashe oleng te saa naijio ena nikinyakita atumo nikinyakita ainepuno aiteng'ena mbaa peekuo ayiolou Ajo kainyio nagira asaa teno olong arashu kakua mbaa Kuna sidan nikipuo taa aiteng'ena ekipuo ayiolou Ajo kainyio nagira asaa tenkolong etaata ore eitu ninye Eton kipuo aisuma entoki naikilikuanaki iyiok arashu ore Eton eitu kisum swali niking'as ayiolou Ajo kainyio eishoki iyiok tee picha etaata ore tee pica enolog naa ekidolita Ajo kegira iltung'ana lotii oo ntekei arashu ewueji nedumunyieki ndekei ashu negira aisafiri apuo nkwapii nalakua amu ewueji ontekei naa metaa kidimayu naa iltung'ana lopoito enalakua arashu logira ajingu enakop matejo enakop Kenya egira ajingu eing'ua nkulie kwapie naa ejo swali ang etaa edim atolimu Ajo kainyio nagira asaa Tena olong naa ore teduata ai arashu ore tening'or kulo naa ilashumba amu tening'or naa kenyokio naa oree naaji miyiolo njere Ajo ore oshi iltung'ana onyokio oleng naa elashumba naa tening'or nijo aa ketijingutua enkop Ang arashu matejo eing'ua nkulie kwapie ninepu Ajo ketii loingua nkwapii nalakua nijio America nkulie kwapie ake nalakua naa ketijingutua enkop Ang ee Kenya naa tening'or keeta irbenia kiroshi oleng

Ashe taa oleng' ashe oleng' ashe oleng' olainining'oni lai lena saa ashe oleng' tenkolong' sidai ashu tesaa sidai naijo ena nejinyiakita ainepuno arashu tesaa sidai naija ena nikiingil aapuo aiteng'ena imbaa nara are ashu nara nabo nikipuo ayeluo inchere ajo kanyio taata embae nikipuo aiteng'ena tenaolong' nekipuo aikilikuana nchere eikilikuanaki iyook ajo iidim atolimu ajo kanyio nagira aasa ore naa ikilikuanaki iyook ajo iidim atolimu ajo kanyio nagira aasa naa embae etipat oleng' teniking'asa ayolou ajo kanyio ena naikilikuanaki iyook arashu kanyio itaaduaki iyok tenapicha enoolong' pee kipuo aikilikuan ajo kanyio nagira asa tenoolong' ore tenianalais ashu tenikipuo ayoluo ajo kanyio nagira asa tenoolong' etaata naa kiing'or ajo kiata oldakitari lang' tenoolong' ang' etaata tempicha ang' etaata nekiyata enkerai ake nati erruat ake ena ooltamoiya naa ibala aj eweji ena naijo sipitali meeta kesipitali nai eitaduakaki iyook ashu keina picha ake esipitali iyololo naake sipitali enetiu neeku ina picha esipitali itaduakeki iyook tenaolong' , kake tenikipua naa ayolou ajo kaabaye nagira aasa tenaolong' nekidolita inchere oldakitari ele lobakisho arashu lobak iltamoya kake kekidolta naa ajo ore oltamoyai letaata lenaolong tenoolong' naa aikerai kiti arashu enkerai kiti ake oleng' nebaiki naai naa keke kemuoi arashu keeta ewuji nemeningito esidai nikidolta naa oldakitari lang' eesita esia etipat oleng' amuu keng'asa aipim ayolou ayolu ajo kai etii shida arashu kaa moyan eeta tenkolong' .

Ashe taa ashe oleng olaininingoni lai lenasaa ajo ashe oleng amu tesaa nikingila atumo pekipuo ainasakino mbaa sidan naleng naret yiok tenamaisha ekipuo na ayiolou ajo kanyio embae nikipuo aitengena tenaalong etaata enaaenaishooki iyok tepisha etaata nikipuo na ainguraa ajo kanyio swali naikilikwanaki yiok tenapisha pekitumoki atayiolo ashu apuo aitengena nikipuo aisum nejo swali nchere indim atolimu ajo kanyio nagira aasa na embae naikilikwanaki yiok ajo kanyio nagira aasa tenapisha ore tenijo aingur ashi tenijobadamu na ilo adol ajo etiata yeyio wenkerai enye ake tenewueji na ore ewoi nagira aasie enewueji na ore oldakitari kipimita enakerai ashubebaki nemoi enkerai ashu keeta oloirobi na ina pinepu ajo kipimita oldakitari na embae naasa tosipitalini aang amu inepu ajo kemoyia nkera oleng na kesidai ake enipimi ayiolou ajo kai etii enyamali.

ajo ashe oleng olaininingoni lai tenkaraki ena saa sidai nikiingil aapuo aitengena mpaa sidain oleng naaret iyiook tenkolong etaata naa ekipuo aayiolou aajo kainyioo ikilikuanaki yiook tenkolong etaata. Ore tenapisha nikidoolta eselenkei murembo ooleng eboitare orkijanai naa keeta enkitengenare sidai nagira aitengenisho imbaa sidain naaretisho neret olosho ata toonkolongi naaponu

ajo taa ashe olaininingoni lai tewueji pookin nitii, naa karibuni taa enkitengena ang enoolong, Ekiiyiou nikipuo aadol aajo kainyioo itengena yiook empisha enoolong. Ore naa tenapisha naa kidoolta enkera kutitik ooleng ebaiki ilarin oongun mpaka tomon. adoolta sii ajo erishata endaa ashu erishata nainosi endaa. Ore kiyiolo ajo ketii siininye nkera nemeeta ntoiwuo naa niche kuna naa kisidai teningoruni namuna piisaidie niche peedol siininche enyorata

Ajo taa ashe olainining'oni lai tenasaa, ashe kipuo ayiolouno ashe kipuo aiteng'ena imbaa nabo are ashu uni. Ore enaa enaing'or enapisha, nikipuo ayiolou ajo kekidoolta king'asa aisum swali najo njere, idim atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Ore tenikidol enapisha, naa kekidolta ajo ketii enkiteng'enare, enoo ntoiwuo naji enkumbaru. Aiteng'en ake ntoiwuo metayiolo imbaa ake naipirta arashu imbaa naretisho, amu itu naapa ninche inepu enkisoma.